embiashara e forex nalotu ndamunot enadol inyia.

Kirriwaa iropiyiani te esimu aalakie indaiki nikilaki sii duake isipitalini, ildawai naa keret iltung'anak amu keleleku ilo siaai le siptali.

Mesapuk oleng tenkarake ore inkulukuok enkop ang naa meret oleng inia aina olchani metubulu, neaku kekiti akeyie duo ninye tenkop ang.

Osirua le Krismass, inkulie shereheni duake naatiu enaa enkiama, o graduation teniidip oltung'ani sukuul, ninche naaponu tenadol ena toki.

Eeh keserian enia oitoi kaas ojo nkweitoi sidaan atua aitibitishaa taana ayaakikisha ajo kesidai enia otoi naa ore iltung'ani ang'amu silingini naa loneere neeta nkoitoi natumiare ajo ninye koon otumoo nenia mpisai mee likai iltung'ani.

serkali enare nelotu ayauu loopisani leyenak neponu aduaya inaa ramat osinkiri nedol sii niteng'en sii iltung'anak nkoitoi tenkaraki ramat osinkiri tinakop

koree naas nekwe naa meas olorere lang' isinkirr neaku wore enikoni enilepunyieki eramatare osinkirr naa tenang'asuni aaitodol iltung'anak biotisho nayau niatua sinkirr netum taa iltung'anak ataas inabiashara eosinkir petumoki atimiraki iltung'anak lenje.

Meatai inkabilani osinkir nanyor nanu, amu mekinya iyook isinkir. Kake tenelo duo metaa nanya, mara nanya naa tilapia.

silingini naalak oltung'ani nitanapua tengari oo bei si kulinkana o vile naitaini tenkare oushuruni esirkali ninche naibelekeny bei e tilapia tosokoni.

Enkuku, irnyanya, dania orpilipili ninche itumiyai aitobirr ena siai te enkop ang'.

Teng'arake ore yeast naitobirieki mukate naa keyaa karibu nkolong osapaa taana wiiki pee eroyoo enya mukate amu eeh meeta naa mukate uwezo nabikee nkolongi kumook.

keji keetaa moyiaritin neji wore tenkeraki nailata nayierieki naa keyaki iltung'anak inyamalitin ebiotisho arashu moyiaritin oltau

kayieu nadol nkiteng`ena eelaturok tenkolo ena sia tenkaraki kekunyik iltung`anak oyiolo siai ele ng`anayioi.

iintuk tenkare supat naruko alafu niyiaya lalem nudung ning`asu naa anya, tenkaraki keyiare nituki pee eiboori moyiaritin.

iindim nisilenu silingini ajo taasie biashara neriap biashara tenaa kupurrotie lmukurani lapurrok silingini e biashara, indim sii nijo taasa biashara nejo sirkali ,mee halali.

kolotu ndamunot nkatitin apa kira nkera e sukuul tenkaraki kinyorr apa ainosa kuna tokitin nakata kira nkera e sukuul sanasana duo nkata naaku nchai kiwokito.

kadamu NGOs tenkaraki ninche oshi nayau maendeleo oleng atua losho lang nadamu sii sirkali tenoponu ayau maendeleo anaa teneponu aizindua projekti.

kore piijing lturrur naa silingini yoolturruri atiwa naa lolkijanani yani youth fund anaa si noontomonok basi neeku kisaidia tutumo mukopo anaa deni e sirkali.

Kore silingini kutitik nidim nitum tiatua ilturruri naa itum apake enaa nkalifuni tomon mpaka nkalifuni mia enaa iip nabo. Naa kepuo ninche aaret oltung`ani metang`as biashara tenaa me endelesha aya kue biashara enye.

Etipika sirkali isheriani naapuo aarikoo enkitumiaroto oo mpisai e dijitali, neeku ore pee eeku oltung'ani neya impisai nemara duo ninye eterewakaki, kenare nishukoki olepeny' arashu kipikakini orkesi kotini.

kanyorr booking e matatu tenaa si duake ngarri nalo olmanyari naa tenkaraki kelo aitelelek siai mee lasima piinyuototo alo stage piilak ngarri.

Etii inkopisini e mparty e ODM olduka le ,Maralal te county e Samburu tiatua Maralal, naa town naji Maralal, neeku ninye etii olduka opisini e ODM.

Kore Joe Allan Namu naa kera lasirani loo lomon lenjurrore naa kedamuni ninye nkata yiapa naasita siai tenebo o Mohammed Ali otii ninye naji jicho pevu tenkitesheni e KTN.

kore ena naa kelio ajo matangaso ee lopisaani lesirkali naa kera netipat amu keyau lomon oonere nenyaki sirkali raia tenaa ltung`ana netabakini tenkaraki lopisaani lenyanak ootii atua lorere.

Kadolita e wembe tenaa nkay toki naji olmurunya nadolita sii matangaso najo peepali muratare oontoyie tenkaraki keeta nyamali naa keyau nyamali sapuk oleng tiatua biotisho enche.

Mbaare e sipitali tenkaraki ketii ildawai tenaa ilkek sidan sipitali netii sii wataalamu tenaa ilkitarrin waata enkisuma sapuk oleng narikorie ninche ina siai embaare tesipitali.

Keetay supuko le kirisia, supuko le ng`iro, lowuan lo ndooto neetay sii supuko le marsabit, naa keeta ninche lkuaki sidan.

Enetipat tonintukuo tenkaraki keret sesen airopijie neitayu sii lchafu netoki aitoki aisaidia sesen metutumo biotisho sidai.